Rĩrĩa mũndũ akũrima nĩ abataire kũiga insuarance ĩrĩa ĩngĩmũteithĩrĩria kũgitĩra ũrĩmi wake. Hihi okorwo nĩ irio ciĩ mũgũnda nacio kũgĩe mogwati ta ma mbura nyingĩ kana nginya riũa rĩingĩ irio cithũkĩre mũgũnda insuarance ĩyo nĩ ĩbatiĩ kũmũrĩha. Oho tũtue rĩrĩa mũndũ arĩkia kũgetha irio ciake kana agĩcitwara thoko, ngari ĩyo aracitwara nayo no ĩgĩe mũtino na irio icio cihĩtanie gũthũka kana rĩmwe nginya ciiywo. Insuarance ĩyo nĩ ĩbatiĩ kũmũrĩha na mũrĩmi abatiĩ kũiga insuarance tondũ nĩ ĩmũteithagia gũtangĩkĩra ũrĩmi wake na kwehereria ũrĩmi wake mogwati.

Ingĩheyo mbeca wa mbere ingĩamba gwetha mũtaramu wa maũndũ ma ũrĩmi, nĩgetha ahote gũthimĩra tĩri wakwa. Nĩ getha menye tĩri wakwa nĩkĩĩ ingĩhota kũhanda na ĩno minerals irĩkũ, ndarĩkia ũguo, no njethe mbegũ iria ingĩ handa cia mĩmera ĩtiganĩte. Hihi no hande mbembe, mboco, waru, marigu kana kĩndũ o kĩngĩ gĩothe kĩngĩ kũra mũgũnda-inĩ wakwa. Thutha wa ũguo, no nyendie na hote kuona bainda thĩiniĩ wa ũrĩmi wakwa. O ho ingĩheyo mbeca no hĩmbĩria maũndũ ma kĩrĩu ma ũrĩmi, ta gũtũmĩra matinga rĩrĩa ngũhanda na ngũgetha irio ciakwa.

Haha nĩ ndĩrona gĩbandĩko gĩa bengi ya postbank bengi nĩ ĩheanaga motungata maingĩ gũkomberwo mbeca kana kuoya rũni. No wige mbeca ciaku nakũu na ihote gũkũra. Rĩngĩ mũndũ no athiĩ bengi akĩenda kũhingũra till ya wĩra wake harĩa arĩhotata kũrĩhĩrwo. Oho bengi nĩ iteithagĩriria andũ mũno, tondũ rĩrĩa mũndũ atarĩ na mbeca no ũhote gũthiĩ kuoya mbeca kũu na etwarithie kĩmaica. Oho mũndũ no aige mbeca kũu ciake na cihote gũciarana akona kanyamũ kegega thutha wa ihinda rĩrĩa rĩiganĩte. Oho bengi nĩ ĩteithagirĩria mũno tondũ ĩkoragwo nĩ ĩciarithagia mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ngũrani ngũrani.

Rĩrĩa mũrutwo arĩkia kũrĩkia mathomo make mathekondarĩ, nĩabataire gũthii na mbere thutha wagwĩka kĩgeranio gĩake, thikũ ici ũrakora hatirĩ bata wa ũmũrutwa kuma cukuru ĩmwe nginya ĩrĩa ĩrĩa ĩngĩ agĩethaga mĩeke mathomo, thikũ ici tekinorojĩ nĩhĩbĩirie mũno tondũ ũrakora ũkũingĩra ũrũrendainĩ na nĩ ũgũkora mathomo mothe marĩa maraheanwo thĩinĩ wa bũrũri witũ ohamwe na mathukuru marĩa ũngĩthomera mathomo macio, ũndũ ũyũ nĩũteithĩrĩrie mũno tondũ wa mbere, nĩũnyihanyihirie aciari mũrigo wa kũheaga ciana tigiti wagũthiĩ gwentha mathukuru ona kũmahonokia nginyagia mahinda, thirikari oho nĩhĩbĩirie tondũ ũrakora thikũ ici gũtirĩ mũritwo ataraingĩra thukuru tiga mũndũ aragire, thirikari ĩratigĩrĩra omũrutwo omũrutwo nĩona handũ angĩhota kũingĩra na thiĩ na mbere na gũthoma.

ChatGPT nĩrehete moguni maingĩ ohamwe na mathina maingĩ thĩiniĩ wa gĩthomo gitu ma thĩkũ tũrĩ, ũngĩrora mogwati kana mathina marĩa ĩrehete ũrakora thikũ ici arũtwo aingĩ matirathoma marako hingo ciothe magĩthiĩ kĩgeranio, marathiĩ na thimũ ciao kana laptop ciao na nogwikĩra karatathi kau kana ciũria hau na makaheo macokio mothe, ũndũ ũyũ nĩuratuma arũtwo aingĩ matirathoma kogũo ũrakora matirĩ na ũmenyo wa kĩndũ, ũndũ ũcio mareka. Harĩ mawega marĩa ĩrehete thikũ ici nĩteithĩrĩirie tondũ mũrũtwo rĩrĩa arathoma tomũhaka akorwo na mwarimũ hau no aingĩre rũrenda-inĩ rũu akoria ciũria na agabundithio kana agatarĩrio wega ũndũ ũyũ nĩũrateithĩrĩria mũno tondũ nĩurakora ona mũrũtwo atarĩ na mwarimũ hau nĩegũthoma na anyite kĩrĩa agũthomithio.